Twambaga tũkanyita tĩri tũgathombocania na thumu, twathombocania na thumu tũgacoka tũkanyita tũkatoni tũtũ tũgekĩra tĩri ũcio, twarĩkia gwĩkĩra tĩri ũcio tũkoya mbegũ rĩu, mbegũ tũkamĩthecereria hau tũkamĩhe ihinda ĩkamera, ya mera he kiasi kĩrĩa twendaga gĩkinya nĩgetha twoe mũmera ũcio nĩgetha tũthiĩ tũũhande mũgũnda, tũkaũtwara mũgũnda rĩu wĩ mũmera mwega, harĩa naho tũgũthiĩ tũ prepare ee irima mũgũnda waku, rĩu marima-inĩ mau ũgathiĩ twĩkĩrĩte o mũmera o mũmera na rĩu mũmera ũcio , tũnyamũ tũtũ nĩ tũtũteithagĩrĩria mũno gũkorwo tũgĩita tuta, tũmĩtaga tuta gĩguitũ nĩgetha tũgakorwo rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ wa harĩrĩria mũmera ũcio wega ũgathiĩ rĩu ũtwarĩte hau, ũga translate kũũruta ũgatwara mũgũnda ĩĩ ũkahanda.

Tũrabatara kwenjerwo ndamu nyingĩ o taũrĩa kwahoteka, icokanĩrĩrie maaĩ, maaĩ mau tũcoke twenjerwo mĩberethi, ĩthiĩ ĩtwarĩtwo mĩciĩ-inĩ itũ, ĩcoke mahote gũkorwo me maaĩ maingĩ, nĩgetha andũ mahote kũrĩma namo, na maaĩ mau nĩmarĩtũteithagia, nginya ũrĩmi nĩũgũthiĩ wongererekete, wambatĩrĩte wega icigo-inĩ citũ.

Ndirĩ ndeciria kũhũthĩra rũrenda rũrũ rwa Boma yangu nĩ tondũ, ndirĩ ndekora ngĩmenya wega maũndũ marĩa makoragwo thĩinĩ wa rũrenda rũu kana ũmithio ũrĩa ũngĩkorwo ho, nĩgetha hote kũrũhũthĩra. No ingĩmenya ũrĩa rũhũthagĩrwo nĩ ingĩrĩ ndageria, ũguo ndirĩ ndageria ona ndirĩ ndeciria ũrĩa ingĩka nĩgetha ngerie.

Ũthiaga kwa Huduma wabici-inĩ icio ciao, ũgathiĩ ũkaheana details ciaku ũkandĩkwo na ũgatuĩka ũmwe wa kwĩyandĩkithia, ũkaheo iratathi rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ũgacoka o mwaka o mwaka mũndũ nĩ athiaga nĩgetha ũ file rĩngĩ nĩgetha ũkorwo ũrĩ na iratathi rĩu.